Thirikari nĩ yanjĩrĩirie mĩbango mĩingĩ mũno ya kũnyita mbaru mwana wa kairĩtu, nĩguo gũtigĩrĩra mwana wa kairĩtu ndanahinyĩrĩrio rĩngĩ torĩa aratũire ahinyĩrĩirio hau kabere, tũngĩũka ũhoro-inĩ wa gũthoma, thirikari nĩ ĩheaga ciana nyingĩ cia tũirĩtu scholarship, nĩgetha magathoma nginya yunibacĩtĩ, ona thirikari nĩ ĩtwaraga macukuru-inĩ ataarani, nĩguo mahe ciana icio cia tũirĩtu mataro, arĩa marĩkia korĩnji matanathiĩ yunibacĩtĩ nĩ matwaragwo magathome kothi cia moko ta gũkĩnda njuĩrĩ, gũtuma nguo nĩgetha magatigĩrĩra atĩ mwana wa kairĩtu ndanorĩra thĩ, nĩ marũaga mbara nene ya kũgirĩrĩria mwana wa kairĩtu ndanahikithio kĩa hinya, mwana wa kairĩtu ndanagimarithio koguo thirikari nĩ ĩgitĩrĩte mwanawa kairĩtu ũũ na njĩra nene mũno.

Kũnogora mwĩrĩ mũndũ agĩtũmĩra hurubarũ, nĩ ũhoro mwega tondũ nĩ ũtũmaga mũndũ agĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, kana hihi mũndũ ũrĩ na ũritũ mũnene, akahota kũgeria gũte kiro, ti wega mũno kũmĩhũthĩra mũthenya o mũthenya nĩ tondũ ningĩ mũndũ no agĩe na ũhoro wa wa gũkĩhĩnja mũno kana hihi mwĩrĩ wambĩrĩrie ningĩ kwaga hinya, handũ ha ũgĩe hinya ũkaga hinya nĩũndũ wa gũtũmĩra hurubarũ ĩyo ya kũnogora mwĩrĩ mũno.

Takataka gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ cioyagwo o, o rĩmwe harĩ kiumia, kaingĩ moyaga mũthenya wa, wena, ona no moke ona wetani, na mangĩaga gũka harĩ kiumia kĩu nĩ gũkoragwo na mũrukĩ mũru mũno wa indo mbuthu, na gũgacũngĩrĩria ũhoro wa ngi, gũkorwo igĩũka gũtamba, cikauma nginya kũu ũguo mahuti marĩ, cigathiĩ nginya kũndũ ta mĩkawa kana mbucĩri kana ona mĩciĩ ĩrĩa ĩrigicĩirie, koguo ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũkoragwo ũkĩhotomio, na no gũtumũke mĩrimũ ta kũharwo gatema. Ona ningĩ mahuti kũmbũrwo nĩ rũhuho, koguo taũni ĩgakorwo ĩrĩ na gĩko kĩingĩ mũno, koguo nĩ magĩrĩire kweherio, takataka nĩ yagĩrĩire kweherio rĩrĩa rĩagĩrĩire, nĩ ũndũ wa kũiga taũni ĩrĩ theru.

Igoti rĩrĩa itũgĩru mũno thĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenya, rĩtagwo Supreme Court of Kenya, na nĩ rĩgitagĩra, na rĩkarũgamĩrĩra katiba ya bũrũri wa Kenya, nĩ rĩrĩ wĩra ũngĩ rĩrutaga, magoti marĩa mangĩ marĩ thĩ warĩo, nĩ marehaga macira marĩa marehwo ma Appeal, kana magũcokia cira riko, o na igoti rĩrĩ inene nĩ rĩtuithanagia, rĩrĩa kwagĩa na ngucanio, harĩ maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa President nĩ matuithanagia na magatigĩrĩra atĩ, nĩ kũrĩ na waragania harĩ maumĩrĩra matakwenderera mwena ũmwe.

Macibũ nĩmagũmagĩrwo nĩ moritũ rĩrĩa mekũruta wĩrainĩ wao, tohoro wa kwonwo ta matarĩ na waragania, kana kũngĩkorwo na cira mũciĩinĩ kwao tondũ famĩrĩ ciao ciokũu, ma, gũkagĩa na rũmena, magathũrwo, hihi nĩ mwena ũrĩa wona taũtanagĩa na kĩhoto, ona makonekaga, ta, ta hihi matakinyanĩirie ikĩro, tondũ hihi ma, ma, makĩrereirwo o itũrainĩ rĩu na rĩngĩ magathomera rĩngĩ okũu, gũkagĩa na ũhoro wa kũmahũthia mũno.

Mbica ĩno ĩronania matanya ma bũrũri wa Kenya, nĩyo Vision 2040, ĩrĩa ĩronania ũrĩa bũrũri ũgakorwo ũkũrĩte kana gĩkĩro kĩrĩa bũrũri wa Kenya ũgakorwo ũkũrĩte nakĩo, mwaka wa ngiri mĩrongó ĩrĩ na ĩna, na nĩ kũroneka kũrĩ na matanya ma cukuru, makanitha ona ũhoro wa gũkorwo kũrĩ na mĩako mĩingĩ.

Ũhoro wa Wangarĩ Mathai, nĩndĩwũiguĩte, nĩ mũtumia waumĩte thĩiniĩ wa gĩcigo gĩa Tetũ Nyĩrĩ, mũtumia njamba werutĩire kũrũĩrĩra na kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũgiria mĩtĩ ndĩgatemwo. Nĩ agirĩrĩirie ũhoro wa Karura, ona nginya nĩahũrirwo mũno akĩgiria mĩtĩ ĩthũkangio, no nĩarũgamire na agĩtũma aheyo gĩtĩo kĩnene mũno nĩ thirikari, ona nĩ mũingĩ, ũũ atĩ nginya rĩrĩa akuire, gĩkuũ gĩake nĩ kĩarĩ na igũtha inene mũno, nĩ tondũ nĩkwagire mũndũ ũngĩrũgama mwanya-inĩ, no nĩ gũkĩrĩ na andũ magitagĩra, no nĩkwagire mũgambo mũnene ta ũrĩa warĩkuo hĩndĩ ya Wangarĩ wa Mathai.

Irua rĩa airĩtu nĩrĩtũmaga macemanie na mathĩna maingĩ mũno, ta gwĩkĩrwo heho mwĩrĩ, mũirĩtu ũcio akonekaga nĩmũmaku hĩndĩ ciothe, ũũ nĩkumana hihi na ruo rũrĩa acemanagia naruo hĩndĩ ya gĩko kĩu, angĩmenyeka nĩ arĩa angĩ matagimarĩtio kana mataruithĩtio, nĩagĩaga na ũhoro wa gũthekererwo, ona mũirĩtu ta ũcio noarege cukuru ona kana egere ngero, ningĩ nĩmacemanagia na mathĩna maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa mekũheo ciana, tondũ nĩmakoragwo mathũkangĩtio ũũ atĩ aingĩ ao nĩgũthĩnjwo mathĩnjagwo makĩheo ciana, tondũ nĩmathũkangirio njĩra ĩyo yao ya ũciari.

Yunibacĩtĩ ũyũ wa Dedan kĩmathi, nĩ yunibacĩtĩ ũrĩ ngumo mũno, ũũ nĩ kũringana na gĩkĩro gĩa gĩthomo kĩrĩa kĩ, kĩrĩa gĩthomithagio kũu, arutwo arĩa manarĩkia, nĩ makoragwo marĩ na wĩgĩrĩrĩki mũnene mũno, ona nĩ makoragwo mekuĩte na njĩra njega mũno, kũringana norĩa marutirwo rĩrĩa marĩ cukuru-inĩ ũyũ wa Kimathi, koguo niĩ nonyende o naniĩ, gũtwara ciana ciakwa igathomere gũkũ, nĩgetha onaniĩ gwakwa, ngorwo nandũ a bata.

Raila Odinga nĩ acangĩre mũno harĩ ũtetĩ wa bũrũri wa Kenya nĩtondũ nĩahotaga gũtetera mũingi wa Kenya harĩ thĩrĩkari irĩa ĩrathana hĩndĩ iyó nĩ atũrĩte hĩndĩ ya Moi , Kibaki o na Uhuru o na rĩrĩ ihinda-inĩ rĩa Ruto nĩageragĩa mũno thĩrĩkarĩ ĩkorwo itarahĩnyĩrĩrĩa rĩngĩ arũtĩ a wĩra na mĩcara, rĩngĩ indo kũgĩa goro na maũndũ ta macio kwogũo nĩarĩ ithenya ĩnene mũno athĩngaga harĩ ũtetĩ wĩgie bũrũri wa Kenya.

Nyama rĩrĩa ĩcurĩtio mbucĩri-inĩ, nĩyagĩrĩre hekĩrwo gĩcicio, nĩgetha kũmĩgitĩra kumana na tũtambi, ona kĩndũ ta ngi, tondũ ngi ĩthiaga ĩgacere cera, rĩngĩ nĩĩthire kĩara-inĩ yatamba gĩko, rĩngĩ nĩthire ona cioro-inĩ yatamba, rĩu ũhoro wa mbucĩri kwaga gwĩkĩrwo gĩcicio, nogũtũme ĩtambwo nĩ indo ta icio ta ngi, na gũcũngĩrĩria ngi ĩyo kũrehe mĩrimũ na koguo nyama ta icio nocigĩe na germs, na ũgakora andũ arĩa mokire rĩngĩ kũgũra nyama ĩyo, marwara mĩrimũ ta kũharwo gatema, koguo nĩwega kũmĩgitĩra na gwĩkĩra gĩcicio.

Maya maroneka nĩ mambura manene ma thigari, nĩharoneka kũrĩ na thigari nyingĩ mũno nĩ kũroneka kũrĩ aya ana na nĩkũrĩ angĩ marũgamĩte kũrĩa thutha wao, aya ana maroneka tarĩ o anene a arĩa angĩ marĩ kũrĩa thutha na ngĩciria hihi nĩ mũnene wa bũrũri ũcerete gĩikaro gĩkĩ marĩ na kwa ũguo nĩkĩo harĩ na kĩũngano gĩkĩ gĩa thigari.

Ngarĩ ĩrĩa ĩtagwo ama nĩ ĩmwe ya nyamũ iria irĩ hakuhĩ gũthira thĩĩnĩe wa bũrũri-inĩ nĩamu ĩrerĩkana ĩtigarĩtie mĩrongo ĩnana na inya nĩkũrĩ na nyamũ ĩngĩ ĩtagwo Javan rhinoceros ĩyo nayo ĩrerĩkana ĩtigarĩte tu mĩrongo mũgwanja na ithano ona gorilla ĩtagwo crossriver gorilla ĩtigarĩtie o magana matatũ tu hamwe na ngui ya gĩthaka, black rhino ona elephant itigarĩte ta magana matatũ ĩrĩa ĩtagwo asian white elephant

Andũ a rũrĩrĩ rwa Mathai, maikaraga Narok, na Kajiado, nĩ maikaraga kũrĩa Rift Valley, nĩ maikaraga Laikipia, nĩ maikaraga Baringo, ona Meru na Nairobi, ona gũtuĩka nĩ maikaraga magĩthamathamaga, kaingĩ mathamaga o ĩria-inĩ icio ndagweta magĩethera ng'ombe ciao irio nyeki ona maĩ.

Mũtumia wohete nda, nĩ agĩrĩire kũrũmĩrĩra watho wa ndagĩtarĩ, kũringana na atĩ, kũrĩ mwana ũrakũra thĩiniĩ wa nda yake, na nĩ agĩrĩire kwĩmenyerera, o hamwe na kũmenyerera mwana ũcio akuĩte, rĩrĩa aga kũrũmĩrĩra watho wa ndagĩtarĩ kana mĩrĩre ĩrĩa erĩtwo nĩ ndagĩtarĩ, nĩ ahotomagia ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ wake o hamwe na mwana, na kwoguo macũngĩrĩra mwana ũcio agaciarwo atakinyanĩirie ikĩro rĩngĩ cia ũgima wa mwĩrĩ kana ũritũ, o na kana we mũtumia ũcio, agatuĩka wa kũrwara, na kũnyitwo nĩ mĩrimũ ta hihi cukari, nĩ tondũ wa kwaga kũrũmĩrĩra mawatho ma ndagĩtarĩ.

Ndawa ya kĩmerera nĩ yagĩrĩire kũhũthĩrwo torĩa ndagĩtari augĩte, tondũ nĩ kũrĩ mandagĩtarĩ mathomeire ũhoro ũyũ wa ndawa cia kĩmerera, na nĩ mahotaga kũrigita, na makahota gũgĩa na ithimi iria mũndũ agĩrĩire nĩ kũhũthĩra, nĩ amu ũngĩnyua ndawa nyingĩ ya onokorwo nĩ ya kĩmerera, no ĩthũkie ciĩga cia nathĩinĩ, kana hihi ũnyue nini, nĩ ĩtũmaga mũndũ age kũhona, kũringana na wendi wake wa gũthiĩ gwetha ndawa icio cia kĩmerera.

Rũkũngũ rwa thimiti, nĩ rũcũngagĩrĩria mũndũ kũrwara, nĩ ũndũ wa kũhuhia rũkũngũ rũu, hihi no nohoro wa kũhihia na kanua, mũndũ angĩaga kũhingia, kũhinga kanua gake, kana kũhuhia na maniũrũ, ona no, rũkũngũ rũu norũingĩre ona nginya maitho, koguo nĩ wega mũndũ kwĩgita, nĩ kũrĩ andũ marutaga wĩra makaboni-inĩ macio, na nĩ magĩrĩire kwĩgita na njĩra ya gwĩkĩra rĩngĩ ta karebeko, onaka hihi andũ arĩa mahũthagĩra thi thi thimiti ta aki, rĩrĩa magwaka, nĩ wega kwĩgitĩra mũno, tondũ kũhihia rũkũngũ rũu gwa kahinda karaihu, gũcu nĩ kũhotomagia ũgima wa mwĩrĩ, mũndũ agatũra arwaraga gĩthũri, kana hihi akarwara onanginya maitho make.

Gũthaka mũbira wa magũrũ, nĩ kũgacĩrithagia ũgima wa mwĩrĩ, tondũ hau habataraga mũndũ aikare agĩtengeragia mũbira rĩrĩa mekũhũra nacio angĩ, koguo hĩndĩ ĩyo mũbira ũrahũrwo ndagĩka mĩrongo ĩyo kenda, nĩtũmaga mũndũ a ahane no gũtengera atengerire kahinda ka ka ndagĩka icio ciothe, na koguo mũndũ rĩngĩ ũrenda kũ kũ kũ kũnyhihanyihia ũritũ, no ahote kũnyihanyhihia na njĩra ĩyo, ona kana hihi mũndũ ũrenda gwĩka mazoezi no ahũre mũbira wa magũrũ, nĩgetha ahate ahote kũ kũ gũikara na arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Ũguo ti wega ona hanini, ũhoro wa kũiga mũiko thĩ nĩ mahĩtia tondũ kũu thĩ nokuo mũndũ kana andũ arĩa marĩ kũu maragerera, na koguo mũndũ auma nanja, agoka na gĩko nake mũrugi aiga mũiko thĩ nĩ ũkũngania germs nyingĩ mũno, na ũhoro-inĩ ũcio no gũcũngĩrĩre ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ kũhotoma.

Niĩ ũndũ ũrĩa ingĩona ũrathiĩ nambere haha, nĩ kuura kuurĩte, gũkagĩa na ũhoro wa kwaraha, na koguo nĩ ndĩrona andũ mathondekete tũtarũ, tũtũ nĩ twakũmagirĩrĩria gũtwarwo nĩ maĩ maya, rĩu mathondekete tũtarũ twa gwĩthondekera nĩgetha mahote gũthiĩ, nĩ kũroneka matuka na gũkoneka atĩ, nĩ kũrĩ nginya makinyĩte maria maya, no arĩa aingĩ nĩ arĩa methondekeire tũtarũ tũu.

Kambuni ĩno ya Coca-cola nĩ ĩrĩ indo cia kũnywa nyingĩ ithondekete nĩharĩ maĩ metagwo dasani macio nĩ ma kambuni ĩyo, nĩ ĩthondekaga indo ta juice harĩ ngĩnya juice mathondekaga ya andũ arĩa matanyuaga cukari acio nĩmaroretwo, nĩmathondekaga indo ta coda ta fanta nĩmathondekaga sprite ona nĩmathondekaga coca-cola ĩngĩ ĩtagwo zero sugar ya kũrora andũ arĩa matanyuaga cukari.

Kĩrĩma gĩa Kenya kana mount Kenya gĩkoragwo gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri, niĩ ndĩ ndathiĩ kuo nondiahoire kwambata kũrĩa igũrũ, tondũ mĩthiĩre yakĩo timĩega tondũ nĩ kũndũ kũrĩ nyamũ, oũrĩa ũrambatarĩ, nĩgũkoragwo na heho nyingĩ, ningĩ ona rĩera nĩrĩgĩcenjagia mũno rĩrĩa mũndũ arambata, rĩkahana nĩrĩraritũha, koguo ithuĩ na arata akwa nĩtwaremirwo nĩkwambata kũraihu.

Andũ arĩa marĩ icaginĩ nĩmaracemania na moritũ ta kwaga ngũ, nĩtondũ mĩtĩ nĩyanyi, nĩyatemirwo mũno ĩkĩnyiha, gũgacoka nakwo irio nĩcianyihire, iria ma, ma, ma, marĩmaga, magatwĩka a gũciendia, na makagĩa na mbeca, rĩu rĩrĩa imera ciathũkire cia mbura, rĩngĩ mbura ĩkaura ĩrĩ nini, tondũ nakũrĩa, kĩrĩa gĩatũmaga mbura yure mũno nĩ mĩtĩ na nĩyatemirwo, kwogwo rĩera rĩgĩcenjia, nacio imera cia irio igĩcenjia, na ikĩnyiha.

Haha nĩndĩrona nĩtahandũ hararigitanĩrwo, nĩndĩrona mũtumia naci tondũ nĩekĩrĩte matonye ma wĩra na nĩndĩrona mũthuri mararanĩria nake, hihi nokorwo nĩ ndagĩtarĩ kana akorwo hihi nĩ mũndũ ũkĩte gũthoma nĩyo internship. Nĩndĩrona harĩ na mũkebe wa dawa hau na nĩndĩrona harĩ na kĩgotoni, ndĩreciria kĩgotoni kĩu kĩrĩ na dawa.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa andũ, athuri na atumia, na nĩ ndĩrona mekĩrĩte aingĩ ao mekĩrĩte ticati ndune, na nĩ ndĩrona gĩbango kĩandĩkĩtwo Kenya Redcross, na kũroneka ta kũrĩ na mambura megiĩ Redcross, hihi akorwo nĩ mũthenya wao wa gũthomithia mũingĩ tondũ nĩ magĩaga na mahinda mamwe hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe ya gũthomithia mũingĩ ũhoro wa wĩra ũrĩa marutaga.

Thimũ nĩ ĩhũthĩtie ũhoro wa wũiguano na mĩaranĩrie ya andũ, maũndũ nĩ mahũthire mũno tondũ mũndũ angĩbatara tuge hihi ta mũciari angĩenda kwarĩria mwana na kũmenya ũrĩa ahana, no kũhũra ahũraga thimũ, gũkĩra nahau kabere tondũ kwarĩ atĩ mũndũ angĩeciririe ũhoro wa mwana kana mwana ecirie ũhoro wa mũciari, no nginya angĩathire nginya harĩa mũciari arĩ, no rĩu mũndũ no okĩre kĩroko kana ũtukũ, ahũre thimũ, kana hihi atũmĩre mwana wake mbeca kana o mũndũ angĩkorwo akĩenda kũnengera mbeca, no amũtũmĩre nathimũ, koguo thimũ nĩ yokire kũhũthia maũndũ na njĩra nene mũno.

Niĩ ndĩrona haha nĩ thibitarĩ, tondũ nĩ ndĩrona mũrigitani, na nĩ ndĩrona mũirĩtu kana mũtumia ũkomete hau. Nĩ ndĩrona arĩ na macini ya gũthimana ya x-ray, koguo ĩno nĩ rumu ĩrĩa ĩhuranagĩrwo mbica, cia mĩthemba mĩthemba, na ndĩrona mũtumia ũyũ kana mũirĩtu ũyũ, nĩ mbica arahũrwo, na nĩgetha gũkĩmenyekane thĩna wake harĩa ũrĩ.

Nĩ ndĩrona aya nĩ andũ ethĩ, anake na airĩtu, na andũ aya marĩ program-inĩ ĩtagwo Ajira, tondũ nĩ ndĩrona kĩbaũ hau thutha wao, Ajira nĩ program yathundũrirwo nĩ thirikari, nĩ ũndũ wa gũthomithia andũ ethĩ ũhoro wa kũruta wĩra na tekinoronjĩ nenda-inĩ, nĩguo kwĩyonera ũboco wa mũtheya o mũthenya, koguo aya nĩ gũthoma marathoma, na ĩno ĩrĩ program ya thirikari ya andũ ethĩ, gũtirĩ kĩndũ marĩhagio ona kĩ.

Haha nĩ ndĩrona andũ erĩ, mũtumia na mũthuri na nĩkũroneka mũtumia ũyũ nĩgũthecwo arathecwo cindano. Kwoguo ya njanjo na nĩkũronekana nĩ handũ kirathi inĩ. Nĩ thirikari ĩrehete motungata ma njanjo thĩiniĩ wa matũrainĩ tondũ kaingĩ nĩmathiaga mathukuru inĩ ta maya nanĩharoneka nĩ harĩ na ndawa thutha wa mũrigitani ũyũ .kwoguo nĩũrigitani ũrehetwo hakuhĩ na mũingĩ mathondekwo.

Haha nĩ ndĩrona mũndũ ũhũrĩtwo x-ray na nĩndĩrona x-ray ĩno kana mbica ĩno nĩ harĩ handũ kũroneka kũrĩ kũrwaru gũkahana tarĩ kũirũ. Gũkũ kũirwo ndĩreciria mwene xray ĩno nĩ mũndũ ũnyuaga thigara agethũkangia na nĩkĩo hihi athiĩte kũhũrwo mbica ĩno thutha wa kũrũara.

Rĩrĩa ndonambica ya mũtumia ũyũ, meciria makwa moka atĩ nĩ mũtumia wa rũrĩrĩ rwa rwa mathai, rũrĩrĩ rwa mathai, nĩruo rũkoragwo mekĩraga mathaga ta maya, hang'i, nĩ ndĩrona arĩ na hang'i, na ndũgĩra, nĩ ndĩrona arĩ na na mĩgathĩ mĩthemba mĩingĩ, koguo rũrĩrĩ rũrũ, nĩ rũĩkĩrĩire mũno ũhoro wa ũthaka wa indo wa mathaga maya mao.

Haha nĩ haroneka nĩ thibitarĩ ĩno. Na nĩ thibitarĩ, na nĩ ward ya atumia arĩa magĩte twana nĩyo maternity, nĩndĩrona mũtumia ũyũ ũrĩ haha mbere inĩ, nĩkũrigitwo ararigitwo na harĩ na kana gake already nĩagĩte kana. Koguo nĩkũrorwo ararorwo ũrĩa arathiĩ na mbere thutha wakũheyo kana gake. Ona nĩkũroneka kũrĩa mbere-inĩ kũrĩ na angĩ, makomete kũu na twana twao makĩrorwo, nĩgetha moneka marĩa ega maheyo rũtha mainũke na twana twao mũciĩ.

Ĩno nĩ ngurubu ya andũ ethĩ na maraoneka mauma mathako. Na nĩmaroneka nĩ team ta igĩrĩ. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, rĩrĩa andũ ethĩ mongana nĩ tondũ wa maũndũ ma bata ta maya, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga mage kwĩingĩrania na maũndũ moru, ta ũnyui wa bangi na ndawa cia kũrebia, ũnyui wa njohi nĩũtũmaga rĩrĩa macemania haha meceria mao magakorwo marĩ na maũndũ mangĩ mareka. Koguo, andũ ta aya ethĩ matingĩgĩkorerera magĩka maũndũ ta macio, nĩ tondũ ũhoro ta ũyũ wa mathako manyitana nĩ ũgũtũma magĩe na mĩhang'o ĩngĩ.